Kaũndũ ka mbere njĩkaga, nĩ ndigagĩrĩra atĩ maĩ marĩa me ndemu-inĩ nĩ maracenjio magakorwo me matheru nĩ getha thamaki itigagĩkue. Kaũndũ kau kangĩ nĩ gũcihe irio irĩa ibatiĩ. Thamaki he irio irĩa cibatiĩ kũheo nĩ getha citigatuĩke cia kwaga gũciarana kana cituĩke gũkũra. Ningĩ kau kaũndũ kangĩ njĩkaga nĩ gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ indo irateo kũu pondi-inĩ citabatiĩ. Na maĩ ngatigĩrĩra atĩ nĩ matheru hĩndĩ ciothe.

Nĩ njĩra ya kũruta thamaki iria ngũrũ maĩ-inĩ, nĩgetha cituĩke cia kwendio. Na mũndũ no ahũthĩre njĩra tofauti kũcigetha. Mũndũ no ahũthĩre neti, na ningĩ mũndũ no ahũthĩre, ndoo iri ndoo iria ithondekagwo na mathanjĩ, na bado mũndũ no no ahũthĩre meri iria ciĩkĩrĩtwo ciĩkĩrĩtwo neti nene. Na mũndũ bado no ahũthĩre mĩtambo ĩngĩ ĩrĩa ya tekinoronjĩ yumĩte.

Ũrĩmi wa thamaki gwĩtũ nĩ hĩndĩ ũrathiĩ ũtheremete, nĩ ũndũ wa thoko ĩrĩa yonekete ya kwendia thamaki onokorwo tĩ andũ aingĩ matũikĩte a kũrĩma thamaki no tũgĩthiaga o na mbere, kũĩ arĩmi ndĩrona mathíĩte na mbere na kũrĩma thamaki tondũ handũ ha mbere hakwa gwitũ maĩ matiagaga kau nĩ kaũndũ kamwe gagũtuma mũndũ arĩme thamaki na ningĩ irio cia thamaki citingĩaga.

Cia mbere nĩ irio cia thamaki, icio ingĩ nĩ twĩmwerera, tũnyamũ tũtũ tũnini, nĩ tondũ wa mbere thamaki ya Nile Perch nĩ ĩno ĩrĩaga nyamũ, kũguo irio icio nĩ iteithagia thamaki gũkorwo na puroteini ya igũru, o na ningĩ nĩ ĩtũmaga thamaki ĩyo ĩnenehe na ihenya, kaũndũ kau kangĩ nĩ ĩmĩheaga amino acids iria itũmaga ikũre na njĩra ya ihenya na ĩgĩe na maũndũ marĩa mamĩteithagĩrĩria

Wambere ingĩ mũtarĩria watho ũria ũgĩte mũgũrĩ angĩgũra kĩndũ gitakĩnyanĩirie ikĩro no acokie, kaũndũ kau kangĩ atĩ no akorwo akĩenderio nĩ endia na rĩthiti, niĩ ingĩoya rĩthiti ĩyo ya kĩndũ kĩria ndĩranetwo ũria kĩrĩ ndĩgĩcokie na ndĩmũteithie gũgĩcokia nduka-inĩ na niĩ hũthĩrite watho nĩtũkũhota gũcokia kĩndũ kĩu na njĩra ĩria ĩbatie hatarĩ kũgiana na mwendia ,na tũkahota gũtwarithia wega mũgũri nĩgetha mũthenya ũngĩ agacoka nduka-inĩ.

Arĩmi marĩma irio ciao nĩmaciendagia na mendia nĩ monaga mbia iria mahũthĩrĩte kũrĩma hamwe na bainda, rĩu mbia icio mona ĩ bainda, nĩmahotaga kũgũra irio na ĩgaka na mbandũ ĩkagũra irio ingĩ na ĩkahotithia mũrĩmi kuongerera nginya indo iria arĩmĩte rĩu akongerera gĩkĩro kĩingĩ angĩkorwo thoko nĩ ona nĩ njega rĩu akahota kuongerera nĩgetha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ bainda ĩkongerereka na ahote gũthiĩ na mbere na waki wake.

Kaũndũ ka mbere handu hau no nginya hakorwo na thitima ciĩ hakuhĩ niũndũ wa gũteithĩrĩria ũtheri rĩngĩ ũgĩthi gũcirora ta ũtukũ rĩngĩ nĩũrabatara thitima nĩũndũ nginya wa securitĩ. Kaũndũ kau kangĩ no nginya ũkorwo handũ hau nĩ haikũrũkĩrĩire wega nĩũndũ wa maaĩ kũingira na kuma na tĩri naguo no nginya ũkorwo wa kũhota kũnyita maaĩ mau matigathire na ihenya. Kaũndũ kau kangĩ nĩ no nginya rĩera rĩkorwo rĩrĩrĩega gũkorwo na kariũwa na gũtigakorwo nĩ kũraihũrĩrĩra maaĩ tondũ thamaki no cikuo.

No wone ngothi ya thamaki ĩhana white white na thamaki ĩyo ungĩmĩrora no wone nĩĩrethũithia rũthingo-inĩ rwa ka demu kau kayo. Kana mũrimũ ũngĩ ũngĩona nĩ ngothi yayo ĩkahana yellow na bado mũrĩmũ ũcio no wone ĩgĩthũithia rũthingo-inĩ rwa pond. Kaũndũ kau kangĩ ngothi yayo no ĩkorwo ĩhana kĩ green ũguo kana kĩ grey na bado ũguo no ũkuona ĩgĩthĩithia rũthingo-inĩ.

Ũgacenjia drainage ya maĩ ma gĩko matigathiĩ hau gatemu-inĩ kau. Na ningĩ thamaki wamĩhe irio rĩ, maĩ mau mena gĩko ũka make sure nĩ wa ma drain na nĩwekĩra maĩ mangĩ matheru. Kaũndũ kau kangĩ, kaũndũ kau kangĩ nĩ gũtheria harĩa thamaki ciraikara, ũka make sure hatiramerererwo nĩ manyeki nĩ hairigĩre wega ũndũ atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩte takataka nahau na ningĩ ũkagiria andũ arĩa matabatiĩ gũthiĩ hakuhĩ nayo matigathiĩ nĩgetha matigatuĩke a gũthũkangia maĩ mau.